Gik mantiere kod nengo kae gin kaka lewni majogi orwako gintiere gi nengo. Bana moket ka mondik eCitizen gava express ni nigi nengo. Maikrofon kata turfuong' manyakono tiyogo nigi nengo . Wig manyakono orwako nigi nengo. Chenro madhi mbele kae be nitiere gi nengo. Flag ma ntiere e tok nyakocha nitiere kod nengo.

E picha mankaeni, ang'eyo ng'at achiel kende ma nyinge en Uhuru Mwigai Kenyatta. Uhuru Mwigai Kenyatta neen president ma Kenya, kata jatelo manotelo ne Kenya e higa mar aluf ario gapagadek nyaka aluf ama nyaka higa mar aluf ario gi prario gario. Neen jatelo mane jii oero, embe noero kwe.

Ma en photoshoot. Photoshoot en goyo picha. Tinde photoshoot itimo e ot moro moger kanyo kas idhi tigoyi picha tioroni e simu. Photoshoot inyalo timo e pap, e kanisa, e arus, e liel, kumoramora tindigoe picha. In ichung'achung'a to japicha biro to goi, kas ichule. Kas odhiolukoni pichano katooroni e simbi.

Mano en pesa kendo aneno alufe mopangi mang'eny alufu achiel achiel achiel. Pesa atiogodo pilepile e yoo mang'eny. Mokwongo, atio kode e nyieo chiemo marario, atio kode e chulo rent maradek, atio kode e yor transport kadhi dala kata kadhi skul.

Gima dhi mbele ka en kano pesa kata sevo pesa e sanduk. Wayudo ni ii inyalo keto duration ma ikane pesa kata kiketo ni en dweche auchiel kata bang' dweche apagario. Sandugino iloro matek maka samiketo no ochopo koka iyao sa sandugi no. Iga mokalo, naketo ni asevo siling' prario, pile kapile kapile kapile nyaka iga rum are tarik achiel dwe mar achiel nyaka tarik pradek gachiel dwe mar apagario. Ka iga norumo, nayudo pesa mang'eny manokapani anyalo sevo e iga achiel.

Mokuongo, aneno grofni mabocho bocho, grofnigo, nigi nengo. Dhano man kae girwako lewni, lewni ma girwako, nigi nengo. Mar adek, aneno ka jomoko adek kanyo ochung' goyo picha, goyo picha no, nigi nengo. Achako aneno kae gik manyithindo tugo godo, ma nyithindo suore, gigo nigi nengo. Kombe ma ibede ka miyueye be aneno kanitire epichani, kombe go nigi nengo.

Weche man kod nengo kae gin pesa kata manyonge. E picha ka aneno coins ang'wen mag Kenya. Coin mokuongo en siling piero ariyo maen gi nengo. Coin mar ariyo, en siling apar man gi nengo. Coin ® mar adek en siling achiel mar ma nigi nengo. Coin mogik mar ang'wen en siling abich mabende nigi nengo.

Gik mangi nengo e picha kae mokwongo, wan kod geche. Geche gi, gin gi nengo. Marariyo, wan gi process mar wuoth. Process mar wuothono, en gi nengo. Maradek wangi ute e picha kae, ute mabocho bocho. Utego nigi nengo.

Amosi min Achieng'. Ber ahinya wuon Otieno. To, kawuono nadwani iusa avakado, avakadogi iuso pesadi wa? Madongo go, achiel pradek, mangie diere go achiel prario kaso matindo go achiel siling apar apar. Eyawa! to bechi tek. Oki ii ng'adna bei yawa. Kare, yier wa ario madongo dongo, ka ikao ario tauso ni e nengo mar parabich. Ang'adoni ten bob. Eyawa! Kauna forty five kende ema angodo. Aya! kare yie wa yier wa, in kastamba.

Ber maduong' mar somo e mbui en ni, inyalo somo samoro amora, kumoro amora, tekni in gi internate connection gi simbi ,kata laptop kata tablet misomo godo. Kumoro amora midhiye, inyalo somo. Obed ni in eot, obed ni in oko, obed ni idhi wuoth, obed ni yani kumoro amora inyalo some.

Kae en pharmacy kata kar nyiewo yath. kidhi e osiptal ka ituo to ondik ni yath kata kidhi e osiptal to wiyi bari to ondik ni yath nidhi inyiew panadol, ibire pharmacy ka tinyiewo tidhi imuonyo kasi chango. Koro pha koro pharmacy nigi nengo ne jii modak e aluora.

An gi pacha apani teknoloji osemiyo jii yudo somo e okang' momedore. Nikech, nitiere buge moko machon kanisomo to yudo ne tek. To sani nikech teknoloji bugego, inyayudogi e mbui. Igoogle ti yudo bu bu bugego giseche go tisomo.

Gima bire pacha ka anono tijni en ni ma en mbalariany kata university. Aneno lecturer ka ochung' mbele kucho puonjo to nyithindo obedo piny winjo gima lecturer puonjo . Anya wacho ni ma en mbalariany nikech nyithindo gi girwako lewni mag dala ok girwako uniform. To recording be choo nitiere ng'ama timo shooting ma kawo video mar gima dhi mbele kae.

Odiochieng' mokwongo manadhi skul, heee! janyuolna nokotera. Neen iga machon manidhiadhia ti idonje klas tichako somo. Koro, nadhi gi nyaminwa maduong' emane kawasechope skul to odhi osiemona klas. Kasto, japuonj nobiro oyudowa kawagokoko. Nochwada maringa duogo dala ma okachaka dok skul nyaka term no orumo.

E picha mankae ni gik man kod nengo gin ute kata grofni maneno ka bocho bochogi. Utegi nyalo bedo ni jii odake kata itime ohala. Grofni mabocho bocho machiegni chuo polo gi, gin mag ohala, kata mag sirkal mitime businesses.

Inyalo kayo oduma epuothe madongo dongo kitiyo kod teko oganda. Mokuongo nyaka ing'e ni puothino oduong' marom nade to idhi dwaro dhano marom nade mondo okonyi kayo oduma. Ka en puodho maduong' ahinya, awach ni en eka ang'wen, nyaka i bed gi dhano manyalo chopo piero ariyo mondo okonyi kayo oduma. Giridho oduma magisombi kagiolo ni e gari materoni e store kata dala.